ũyũ ũhana ta mũcemanio wa arimũ, obicinĩ yao nene cukuru-inĩ, harĩa andũ aingĩ mangĩkorwo matongoretio nĩ mwarimũ wao mũnene wa cukuru, gwathĩrĩria maũndũ marĩa makoniĩ ciana ĩria ciĩ kũu, maũndũ marĩa magĩthondekwo kwagĩrithia mathomo gwĩ ciana na maedereo ma cukuru, ona maũndũ marĩa mangĩkorwo mena thĩna na mabataire gũcenjio, nĩgetha kwagĩrithia mũthomere wa ciana na maendereo ma cukuru ĩyo.

Gĩcigo-inĩ gwakwa nĩ kũhandagwo mĩmera ta mĩbabaĩ, matunda ta ndururu, mboga cia mahuti ta mũcũnga, ona mboga ingĩ cia mahuti, kwĩna itũngũrũ, kwĩna mũtĩ wa mũringa, kwĩna mbembe na mĩthemba ĩmwe ya mboco ĩrĩa yoyaga mwaka ũmwe gũkũra, ona matunda mamwe marĩa maikaraga mũno mũgũnda.

Arĩmi gĩcigo-inĩ giakwa nĩmahetũkagĩra mathĩna maingĩ ũrĩa nĩ wagi wa maaĩ, na kana hĩndĩ ĩmwe gũkagĩa na mũihũro wa maaĩ, ũgakuua marigũ mao. Ningĩ nĩgũkoragwo na thĩna wa tĩĩri. Arĩmi angĩ makaaga mbeca cia kũruta wĩra, ona aruti a wĩra o makanyiha ona kana makaaga. Marigũ onamo nĩmagũmagĩrwo nĩ mathĩna maingĩ, ta kũrĩĩka nĩ nyoni na kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ mĩthemba mĩingĩ.

Nĩ obici ya rũhonge rwa ũgitĩri, nyonaga wĩra wao wĩ mwega tondũ nĩ mateithagia kũgitĩra andũ a bũrũri witũ, ona bũrũri mũgima harĩ ũnene, ona nĩ magitagĩra indo iria ciĩ bũrũri-inĩ witũ, nyingĩ nĩ mateithagia kũ hakikisha atĩ kwĩna thayũ bũrũri-inĩ, gũtirĩ na ũitĩkangi wa thakame, ũrĩa ũteithagia andũ a bũrũri, kũruta wĩra wao matarĩ na hahũ kana guoya o wothe.

Nĩ ndoraga ũmbe na mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmagĩra mĩmera, ngarora nginya ũgima wa tĩĩri,o na thirĩ nĩ mwĩti ũrĩa wĩ tĩĩri-inĩ na ũrĩa wĩ mũmera-inĩ, ngarora nginya njĩra cia kũhũrana na ria,o na ndawa iria ingĩhũthĩra kũhuhĩra nĩ getha citikarehe mathĩna kũrĩ mĩmera.

Niĩ ngwĩciria nĩ mbunge ya kĩbũrũri tondũ andũ aya makoragwo macagũrĩtwo nĩ andũ kuma icigo-inĩ ciao cia thĩ makĩria. Andũ aya me mbunge-inĩ ya kĩbũrũri nĩmo matetagĩra mateta ma andũ kũ hakikisha gũtigĩrĩra andũ mena ũgima mwega wa mwĩrĩ na ng'enda njega cia gũkinyĩrĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ, mathomo mega macukuru-inĩ kũ hakikisha kwĩna kila kĩndũ kĩega na bara, gũtigĩrĩra mabarabara nĩ marathiĩka na gũtiri o na thĩna o wothe